Haha ndĩrona njaũ kana ng'ombe nini ĩrengetwo hĩa, haha hatirĩ na ũndũ ũrangenia, nĩ tondũ gacaũ gaka gakũagĩrĩirwo nĩ gũcethwo cindano ya gũkagonia na getĩrwo ndagĩtarĩ nĩgetha ahote gũgatheca , gũgatinia hĩa ciako hatarĩ kũigua ruo , ningĩ nĩgakwagĩrĩirwo kũrorwo wega nĩgetha ihoto cia nyamũ citigabunjwo.

Thikũ ici kĩndũ gĩkĩ gĩtira hũthĩka mũno, nĩ tondũ maũndũ nĩ macenjetie mũno, nĩ ũrĩa maũndũ ma thĩ ĩno marathiĩ makĩongagĩrĩrĩka , ta rĩu rĩ ũrĩa ũbumbũri ũrathiĩ na mbere nogwo kĩndũ gĩkĩ kĩrathiĩ gĩcenjetie, nĩ tondũ thikũ ici andũ no mahũthĩre thimũ kũgera nenda-inĩ gũtũma mbeca kana kũruta mbeca, nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ kĩndũ gĩkĩ gĩtira hũthĩka mũno ta ũrĩa kĩa hũthĩkaga hau gabere.

Rĩrĩ nĩ ihũngũ rĩa ng'ombe rĩronania rĩrĩcũnũku, hihi no gũkorwo atĩ ng'ombe ĩno nĩ ĩrathire handũ ĩraranga kahiga kana kanyamũ kanoretwo karamĩtema haha ihũngũ-inĩ rĩrĩ, ũhoro ũyũ nĩ ũrendekana kũrorwo nĩgetha hatikagĩe na mũrimũ ũgũtũma ng'ombe ĩno ĩrware , haha haronania atĩrĩrĩ ihũngũ rĩrĩ rĩngĩ rekererio gĩthemba gĩkĩ rĩ, nyamũ ĩno no ĩnyitwo nĩ mũrimũ ũrĩa ũngĩrehe hathara nene , na hihi ũgĩe kũgwatia nyamũ ingĩ iria cikaranagia nacio , kũgwo ndagĩtarĩ nĩ arabatara gwĩtwo nĩgetha amĩthondeke.